Kore naa neikuni teneitubuluni naa kulo kijanani kunini taatwa Maa naa keiyekini naa ninche silinkini kuna elooni naang'asunye duake ninche nkule kunini beasharani enche payie etum sii ninche mandeleo taatwa maishani enche. Nelikini sii ninche duake nkoitoi kuna edijitali naaku keidim duake ltung'ani neas biashara enye tesimu enye netum naake silinkini teine. Kore sii ntokitin naitaitwa lchambai lenche naa neiyekini sokoni metimira naa ninche neina tokitin enche pootum naa sii duake ninche nkule silinkini teine.

Kore naa koitoi naa duake kunini naisadiarie ltung'ani koon, naa tongolo beeshara, ilo duake nibol lkini lduka lino, neng'asu duake amirmir kuni tokitin inono teine, naake kisaidia naa amuu itum naake silinkini. Nulo sii duake aikata nibol kini kibanda ino nimire naa duake mpukarei aawa taa olnyaya, olbiasini duake, nimir abake taata kuna bene naanyori naauwa oo suguma. Nulo sii duake aikata nibol kini aji ino nitakinye ltung'ana silinkini, nirawaki sii simoi enche ana shii naji Mpesa.

Kore duake nkoitoi nidim nitumiya naa idim duake naaku itumia kuna mashinini edijitali auwa taa oltaragita, peyie peaku naa ltaragita oturr nkop aaku mara ltung'ana igerr pooponu aaturoki niyeu sii duake ltung'ana lefamilia ino petaa ninche likiponu aisaidia. Kore siake ntokitin naitai ale shamba lino naaku mara ltung'ana incho meshemo amir naaku iyie koon onyooto naake arapunye nulo naake mpaka nie ng'oji netii lolo tung'ana oinyang'u neina tokitin inono puutum naa atimiraki ninche.

Kore ng'wesi nara kuni te Nairobi National Park naa kore nekwe munyo keatae nkaji emuny naji muny narok nemokure etii ninche ine ketaa ninche kuni oleng' teine, neatae sii aitoki loworu keri lemokure naa toki etii ninye ine ng'oji ketaa atoki ninche kuni oleng' teine, netii lng'atunyo lakini mokure aa kumo ketaa abaki kuni oleng' lotii ine neaku nena ng'wesi naa napoito aishunye petaa mokure etii naa inia park.

Kagero sii nanu ltung'ana laasiki siai taatwa lchamba lai, naa kore naa duake ntoki naidim atalaa ninche, naa kore kipimo nabo na silinkini hip nabo onom, naa keitegemea naa duake oltung'ani nkufu enyanaa, kore naa duake paa kodup ninye atuturo imet nalak naake ina silinkini eina kipimoni pookin naa ketegemea ake onkufu eltung'ani ajo kipimoni aja eidim ninye naa ataasa.

Kore naa lkuniya lookuk te sokonini ang' naa kore ninye naa silinkini hip sapa tanaa hip iset naa kore ntoki naiko ninye neja kore naa lgasi lulo anya tanaa lgasi siai lilo anya itaita nkuk naa lgasi naa ogol oleng', naa kore sii nkuuk kesupati naa ninche oleng' amu kore duake paaku ninche inyeng'ua lkuniya obo naaku ibike naa oleng' naa inokita ake chiko.

Kore lapa lekwe mpaka lapa lewaare naa keisapuk ngarama oleng' amuu teine naa erereki aaun nitumiariat sii mashinini auwa oltaragita neaku ipik naa ninche lata pootum ninche aatutur nkop, kore atoki kutuka lapa naa leokuni mpaka leong'wan naa meisapuk teine oleng' amu ketubulwa naake ndaa inia kata. Kore tootoki lapa leimet mpaka lapa leile teine aitoki eisapuk ngarama amu inyokita naa aiatai anaa ndaa apa nituuno, nirapu aitoki te lchamba alo naa apik ng'oji aisudoo.

Kore nanu, naa kara nanu laramatani lowon ake apeny te loruko lenye, meitoki ashulare kaata naake lchamba lai, naata siake ngishu ainen naake onkule swom ainen pookin, neaku meitoki ashulare, kawon ake te loruko lai naake nanu naake apeny okang' aai, meitoki ashulare nemeitoki sii nkae naibung'are duake tenkule biasharani kara naake ltung'ani owon apeny.

Kore nkoitei nailepunye nkiremore nkapunini naakore shii lantarara loinyanguni naa kulo aremok naake loinyangu naa napuo niche aaun telshambai lenche naaku kore si ana daa naitaini tekulo lshambai uaa tata lpaeg nepoi naa aicho nkapunini amiraki nepuo naa ninche aidong aitaaa naa nkurma kore sii aitoki ltungana lotii kuna ampunini kotum naa ninche lkasin oleng

Kore naa ncheriani esirkali nalang' lpolosen naa lasima metaa paye ira naa ltung'ani looasita ale kasi lekiremore lasima naa paye nkichori nkardasia yaani license logero naa ninye metaa keyuolo naa sirkali. Naa lasima sii payee ilak naa kuna silinkini naaji netax aalaki naa sirkali, naa kore naa supatisho enye kore paye ilo dukae nitum nkae asara naaku sirkali nikigaramia iye arinyoki neina silnkini inono apa nitumiyaie teine amu ira naa loyuoloti te sirkali.

Kore naa dupoto naata laamatak tenemiraki lkastomani aulon alang' tenepo aamiraki lpolosen, naa koree naa tinimir aulo ino naa meatae lttung'ani likiparr neyolo abaki duaki serkali ajo nino alang' duake tinilo amir ng'oji nelakwa nimaniki ishomo amir ng'oji eishing'a duake elikae tung'ani nikipari naa inia naa makosa naa inia. Naa kore naa puulo amir ng'oji eishing'a naaku ilak naa silinkini alaaki naa lopeny ine ng'oji nitimira. Tanaa sii kubung'i sirkali nikupoi naa aikenoo.

Kore naa ltung'ana loji lburukani naa ltung'ana naa ninche le kiji nkopi loitanang' ninche laremok oloinyang'ak. Naa kore supatisho enche ninche naa loitanang' lainyak olaremok naa. Naa kore aitoki nkae supatisho enche, ninche naa looyaki laremok lomon lesokonini napapaasha aaliki naa tanaa keisupat sokoni tanaa sii keitorno paye eyolou naa laremok nia abari paa tanaa kopo aamir ntokitin enche neyolou naake ajo keisupat sokoni ,naa tanaa keitorno neweni naa poomopo idong'oo nkop.

Kore naa dupoto nayeu mirata elofacadoni te nkopi eboo, naa kore faida nitum naa keisapuk naa oleng'. Neitibir sii sokonini aitasapuk petaa keisapuki sokoninj naa elofacadoni. Naa kore naa nkoitoi naayeuni naa paaye, naa keyeu ake niim nkotoi esirkali natiptka sirkali, meta inn inia shireani naake esirkali ijipaa. Neyeu sii niata nkardasini nauwaa lisensi paye mukubung'i naa.

Kore nkoitoi naadim serkali nerete kulo aramatak kunini, naa kore nekwe nei neshetaki naa ninche sokonini tenkopi enche ayau naa sokonini aitatanikii naa ninche. Kore sii kuna suom naramatita kulo aramatak kunini, neilepeki naa silinkini metaa kore poopo ninche aamir swom enche tesokoni naaku silinkini kumook naa enya naitosha naake ninche. Neshetakini sii aitoki ninche lbarabarani, paaku kore naake laramatani looyeu nolo sokoni naa kotum naake neiim tanaa pootum naa atabaki sokoni. Naa keatae naake lbarbara loim ltung'ani pootum naa atabaki nia sokoni natii ndaa.

Kore nyamaltin naimaa lamirak le ndaa le Kajiado, naa kore nekwe keisombooya ninche ldein naa kulololo dein omanmanaa teine, eyeu naa nenya inia daa enche. Koore sii aitoki ninche lapurok keisapuk mpurore teine, naku lapurok oponu aapuroo neina daki namirita ninche naa teine. Yuolo aitoki nkae toki koree naa lbrokani ninche keinyang'u kuna daki enche naa silinkini eabori naa oleng' einyeng'unye ninche kuna daki enche naaku kopoto naa kulo tung'ana asara emirita kuna daki enche.

Kore naa neko laremok pee esip ninche bei ee ntokitin te sokoni ,naa keining' naa lkumo redioi amu keitangasi naaa bei entokitin te redioi napapasha, netum naa ninche lomon teine. Naa keidim sii duake ninche nepuo ang'uraa naa nkae ng'goji neji kamis neishoyo naa ninye bei entokitin pooki, neyeu lairomok ntokitin teine naa bei entokitin naapashpasha teine. Naaku metumokini naa aitamayia ninche teine amuu keyuolo naa ninche tiyari.

Kore naa laremok keidim naa ninshe atimir naa ndaki enshee tenkopii eboo tanaa siake tekunaa kopii eatua tankarakee keata na ninshee mpalai naig'erokaa sirkalii atuwa laisensii naa keata naa ninshee rusaa duakee napoyie amirie ntokitin enshee tong'ojitin neyeu ninshee tankarakee meitokii eurie amu keimaritaa naa ninshe nkoitei naishia namaraa duake nkoitei earamuu naa kesham naa abakii sirkalii.

Kore naa ninko lmashungwa linono tiniya naa Tanzania alo amir teine, ilo naa ang'as aiyaea kuna paala iing'as alo aiyaea mpalai enkae naji KEBS tekewe niyaia aitoki nkae naji HCD,nulo aitoki KRA mikinchoo ninche aitax ,kore taa indipa inia nulo naa aing'uraa ng'oji nijing'e Tanzania tanaa Namanga tanaa sii Taveta Ulili. Kore taa itabaiye Tanzania, ninchooyo naa kuna palai inono ntake naji Tanzania Tafoori. Ninchooyo KEBS, ninchoyo sii HCD,ninchoyo KRA.

Kore naa neiko laremok ninche paye edupore naa ninche kuna biasharini enche e region alang' nokwa elepolosen, naa kore nekwe, neing'uraa ninche paashi tesokonini, nerapu sii ninche ntokitin enche kuna naamirita, nepo ayaiki ltung'ana toong'ojitin enche, peera nkang'ite tanaa sii ldukai lenche neitumiyia sii ninche, kuna tokitin edijitali naa etaata naaoto, aamire ntokitin enche inne ng'oji, nepek sii nkule nkurrupii naa kuna natii Co-operative.

Kore nyamaltin nagira kulo tung'ana aimaa eitabaya naa ninche kuna daki nasioki aaroyo, naa kore nekwe, silinkini naa, kore naa silinkini naaduo nitumiyaa piitum awa nia naa nia daa ng'oji neyeunyeki naa silinkini kumok naa oleng' naaku kore aitoki ltung'ana naa lkumo meata naa ninche ng'eno naipirita kuna daki naasioki aaroyo naa ajo ninche aji etiu ana toki, tanaa kesioki aroyo tanaa sii mesioki. Onaa sii naaku kelakwa naa nkop oleng' metaanikinoi naa.

Koe naa siai naaz ntururii tenapata otonobo sii ooroto naa kore naa nekwee kore duo peaku keata ninshe nkarin neishooyo naa ninshe nkarin teinie naa metaa kenap naa nenia tokitin enshe naa tenemeata sii nkarin neitaini naa pooki silinkini peiye etumii naa atalaaki nenia daki enshee nkarin naanap naa. kore sii tambata otoki eorotoo kore naa peaku ketimira ninshee nenia tokitin enshee noori naa pooki nenia shilingini naitaitua nenia dakii enshe awor naa aitiris metaa meata naa ltung'ani loitamaai.

Kore naa neikoni teneilepunyeki tumoto, esokonini, eonkiri onenkishu, naa kore naa kulo tung'ana lookiri ninche tanaa loomir ninche nkishu nopo naa ninche ayaia mpeko supat naa duake naata ngiri neata sii nkitashoto petaa naa kore puloo amir naa kitaki naa silinkini kumo, tiniyeng' sii naa keata ngiri kumo. Nitumiyaa sii kuna oitoi etata naa edijitali naoto taata nonyok sii ltung'ana sii duake aitibir naa nkuruupi, nepoi naa ayaia naa usaidisi teserkali meitodoi naa ninche kuna silinkini naajo tax peemetoki sii ninye ayaia silinkini kumo, neiya naake nkuni silinkini namara kumok oleng'

Kore naa loseg litumiaa puutum sokoni sidai nilepunye sii faida entokitin inono, naa timiraki naa ltung'ana ntokitin supati, ntokitin naa nara nekeper pii, aaku mara ntokitin eabori neaku kesham naa ltung'ana. Ning'uraa sii sokoni ntokitin nemetii, nulo naa yie aayau nena tokitin, nulotu naa iyie amiraki lolo tung'ana nena tokitin nemeti sokoni, niaku sii ltung'ani supat teltung'ana linono, telkastumani linono, aaku iyolo naa airore ninche aitibiraki aaku mintariki. Kore nasii aitoki naa ntokitin nimiraki ninche, mutogoliki sii oleng' nteleleaki naake ntong'oji sii nedup ninche ainyang'u petaa meishir nasii ninche

Kamir abaki shaake nanu ntokitin, namiraki lolo tung'ana lookule nkopi, namara kuna nkopi aang' naa kore ntokitin namiraki ninche, kalo duake aikata narip saen namiraki nince nena saen narip sii nkopiyiani namiraki ninche, naa duake nkule saen supati, tana sii sobouani o rungun lesaen namiraki ninche. naku kore naa ntoki naiko neja, keinyang'u naa ninche aitibiraki, nemeweni naa abaki ninche aajo tudung'oki yuo, kelak ninche silinkini supati oleng'. Naaku kore imirita neina tokitin inono, naa itum naa ltung'ani paida sapuk oleng'

Kore ng'oji namire nanu ndaai naa kamire sokoni naji lekuru natii samburu naa kore ltung'ana lamiraki ana daa naa ltururi kumo looltung'ana eponu naake ninche ainyang'u naa kesham ninche oleng' kuna daki namiraki ninche amu ndaki supati naa pii. Naa kore ana siai emirare naa meitorino, itum duake ltung'ani silinkini ake naa itum ake paida supat naaku mulo duake asara taakatitin ake pooki.

Kore bei ekiji duake natum tanamir ndaai, arashu duake nkishu ainen parr natarawaa sokoni alo amir, naa ngalupuni duake onom tanaa sii ngalupuni ntomoni ille, naa inia ta duake bei naa ekiji, mparr naa duake naaku meitorono sokoni oleng'. Naaku kore naa mpari naaku keisupat sokoni, kamire abaki duake ngalupuni ntomoni sapa tanaa sii ongalupuni ntomoni isiet naa mparr natua keishu sokoni peneu.

Kore naa nyamaltin naemaa nanu, tanarau taa kuna kishu ainen sokoni naa kore nekwe oleng',naa nkop kelekwa naa nkop oleng',naku kalo naa naa kapero nkop aloto naaku masioki abaya sokoni nainauru naake ewon aimita nkiji enkop. Natae dwaake nkule ng'amat, naaku keatae nchan naaku kutoi naake nchan iimita nkiji enkop iloto. Tanaa sii ldama likae orewa naakeinyesho naa ldama oleng' naa inauru naa abaki ltung'ani iloto. Neatae sii ng'wesi esoro, ltomia tanaa sii lkono likisomboyia irauta nkishu inono sokoni.

Kore naa nkoitoi natumiyaa paatum atanapie kule ainen ayakita ltung'ana loomat ninche, keatae naa nkae mashini naji refrigerator naaku kenap ninye kule ng'oji nelakwa oleng etu eroyo kule, takarake keiropije naa ninche nena kule oleng' petaa merewaju nena kule naa mpaka duake metabaki ltung'ana liyakita. Indim sii duake ltung'ani nirewaje nena kule inono, nipik naake lpira supat naa paye pemeroyo mpaka naa nitabaki ltung'ana loomat ninche neina kule.

Eee kaun abaki shaake nanu imboosho kuna nanyori telchamba lai, naa amu keisupati oleng' naa keata silinkini oleng',naa kore abaki tanaya sokoni amir teide, keesham ltung'ana lesokoni oleng' naa kajo kopo sii ake ninche aaanya naa amu keji ntoki supat oleng' kesham sesen, keata kera ntoki etipat oleng' tebiotisho eseseni looltung'ana. Naa kesham ltung'ana oleng' lkasutumani lainen, na kaya shaake nalo amiraki te sokonini, naa keishari oleng' katum silinkini pii.

Kore naa neko lameyeu paye eibelekeny ninye beei endaa tesokon, naa keaku naa ndaa kini meitoki naa aaku sapuk, ntakare ake ntoki meto metoki naata nkare naa napiki inn inia daa metubulu, tanaa sii keaku naa nchan kini petaa meatae nchan pii, naaku mokure naa eatae ndaa na na nabulu naa sapuk nayae sokoni nopoi aamir teine, naa kore naashi anakata eisapuk ndaa naa kelelek naa. Naaku kore naa poolo petaa keikini, naaku kogolu naa oleng'.

Kore naikuna nkibelekenya ena aloo enkiremoree arashu duo ninye lakunotoo euchumi naa mokure sii aitegemearita nanuu naa kaji endaa naboo telshampa lai ketaa kawun sii abaki nanuu ndaki kumoo naa telshampa paa tenelo duake naaku meata ng'ai silinkini naata naake ng'ai natomoo siake sokoni mokure naa etuwaa ngasunoto apake natomoo naa sii abaki naa kuna oitei naa etaata nayeuwaa digitali natumo siake atoki naake usaidizi tesirkali amu katereto naake abaki sirkali naa.